Ore enkata nemeeta esiai naasita naa ore amu kara olaigurani le mpira nalo aiguran empira ore eniare ore esaa nagira ayeng'i yeng'a naa kajing ormutandao aing'orr intokitin naagira aendelea tenkop misima ore ene uni ore esaa nemaata esiai naasita naing'oru enkiti buku aisum paa aitaa ake busy isaai pookin.

Ore tenadol ena picha naa akaitodolita nchere ajo ore eneweji naa enkiwanja enteke, kake ore enkiwanja enteke ewueji sii naipang'ie iltung'anak, aipang' aapuo boo enkop neeku ore ena picha kegira aitodolu nchere enkiwanja enteke, ewueji naipang'ieki.

ore ena picha, naa enaitodolu nchere, app e sirkali ena naji e citizen, ore ena app e sirkali, naa enkoitoi najing'ie oltungani atua, pee etumoki aecessesa isiatin e sirkali arashu naa inkoitoi pookin obaa esirkali.

Ore inkiasin nitum tenkofis eserkali naji Huduma centre, naa eng'as aaku enedukuya inewueji edung'ieki enkipande e Kenya naitodolu ajo ira olinakop, ore eniare ninye sii eyasishoreki aadung' nkardasini oolchambai naijo Title Deeds, ore sii enkae euni, ninye easieki mbaa nijo ine birth certificate aitaiki nkera nkardasini einoto.

Ore ena, naa enkadi e Cooperative bank naji ATM card, kore ena cardi naa intumia aitayu impisai te mbengi niitumia sii alakie intokitin ninyang'ua, um nintashe teina anaa ne online, neitoki sii aaku intumia airuaya impisai transactions.

ashomo oshi Ina office e sirkali naji huduma center, aa enaidipie inkilasini onguan te sekondari, aata ilarin tomon oisiet o dukuya, nalo apa agira alo aingoru enkipande ore ena office naa idim atudungo enkipande e sirkali enoshi kata intabayie ilarin. neeku ashomo oshi huduma center agira naa adungu enkipande.

ore ene dukuya naa ore ena picha naa kaagira aitodol intokitin are ,ore ene dukuya etii picha e bibilia, netii sii enooropiyiani, ore ebae etipat naa ore bibilia, neitasheiki ebuku sinyati naatae toormaasae ashu temurua naisumi aitukuj iltunganak torkuaak sidai oim ,ashu oimie iltunganak enkoitoi enkai. nikintagol te nkoitoi enkirukoto, ore eniare, ore naa inchilinkini naagira aitodolu iropiyiani, naa ore tipat enye naa itumie intokitin pookin ena kop aa nchere, teneyieu edaa naa iropiyiani nainyiangu, teneyieu enkisuma naa iropiyiani naa nainyiangu eng'eno neeku ina ibaa etipat too Kuna pichai are.

Ee kaidim atolimu naa kajo anaa enadolita nanu te picha nchere ore kulo tunganak otii enowoji netiu anaa iloogira aingoru nkipanteni .neku esiai oonkipanteni egirai aitayu tene nadol iltunganak egira aosh olaini ,nadol ilooibungita enkipante nadol naa olaira aas esiai kajo endungoto oo nkipanteni.

Ore enaa enadolita, adolta enkardasi e invoice naigerokoki oltungani oji Mwambi fam oldakitari ojo Karanja ,ore ena ardasi naji ene invoice naa enaigeroki olamirani arashu oltungani likitaasaa embae ,oltungani ogira ainyang`u arashu otaasakaki ina bae ,naitodolu intokitin nikitaasakaki ,nitodolu iropiyiani naitalaku oladuoo tungani otaasaa enaduo bae .niaku ore ena enardasi enadolita tena ardasi naa nchere igerokoki mr Mwambi fam iropiyiani naabaya nkalifuni ip omia tano oldakitari oji Karanja naa oontokitin naawa apa ele tungani tolchamba aya olchamba lenye.

Ore embae eduuya naa ore ae peaku kesafi enaaduoo aji nangas angadie inkera endala eeaji metaa tenaa eniguran oonkera nigurani naa teboo ore sii enkae eare naa ore peaku kisuja arashu kisafi enaduoo aji naa ore iltunganak arashu oltungani pooin ojingu enaduoo aji ,ningwaa nkamuka tekutuk aji pemeyau olirerio atua enaduoo aji naisuja.

Ore ake pee ilo olduka, petii intokiting' niyieu nimidolita naa, na kaliki olainyang'ani naa inatoki nayieu, metaa ninye lajoki ketii arashu metii. Pa inakata, atumoki aaki pa kaliki bei, ashu naa aakejo openy meeta taata inatoki nayieu.

Ore enaa enaitodolu ena picha, na njere iropiyiani nanu adolita naitelekino egarri. Naitodolu naa njere, ekarsis olopeny enaarri oleng',enkaraki naa ropiyaiani naaba nejia nairragita.

Ore entoki nalotu indamunot ainei naa njere, tenadol ena pisha, nadamu orkekun otobolo orgavai oloonyiti Patrick Keture Ole Ntutu, ena benki nalio tedukuya tene, ebenki nashumieki impisai ekaunti e Narok. Neeku naa tenadol ena pisha, naya naa inarishata apa, nabolie orgavanai naa, ena benki ekaunti.

Ore entoki nalotu elukunya arashu indamunot, tenadol ena bae, naa njere nadamu orkekun, etii iloonyiti irbunkei, enaaji enye e parliament ,egira aipitisha bill ,apa naji ene finance bill ,nayawua o rais William Samoei Ruto. Ore si enkae eare nadamu tenadol enaduo picha ,na njere naitadamu naa enapa kata etii youths ,kulo jo Gen-zs, egira ai demonstrate tenkaraki finance bill ,amu eshomoita taa mpaka atua enaaji e parliament.

ore entoki naitiship tena picha naa empisai nadolita adolita endolai nabo naa ore endolai naa mpisai kumok e kenya naa ore naa dii impisai naa keji oshi osabuni loltau neeku ore eropia naa entoki nikintiship oleng tenidol tapala naaduo yie enoshi kata iyata.